Ka angi wuoth mabiro nyime kae, to aoro barup wuoth kama ikawe e oduma center to abiro temo nanyisogi tarik madhie ewuoth mondo mi kik barupano deki mawuoth mane onego bedni adhiecha kal.